Keret inkera misumata amu kenyor inkera simui, naaku keret inkera tenkisuma nisho nkera metaa kenyor inkera sukuul. Amu enyor inkera aitumia isimui oleng'. Neeku kajo nanu keina nanyor inkera.

Kegira inkera atumoki asumata tena teknolojia ,toodarasani ah kitumia nkera laputopi, nitumia isimui, aisumare na keret ina aitelelek aaku, ore nkera ata naalakwa, nemetii sukuul na kidim ake aisumata, ata eitu elo enkerai darasa. Na teknolojia ina.

Kiibung' iltung'anak oinyel ing'uesin, a laarak lo ng'uesin nepik jela, pimiigil ake likae tung'ani aes inasiai amu enkinyalare ina o ng'uesin. Na nabo ina erripoto o ng'uesin aibung' iltung'anak loinyel ing'uesin.

Ketumi license oo ngarrin, netumi certificate ekiama, netumi certifucate e KRA, netumi certificate oolchambai, netumi akeyie nena satifiketi pooki.

Kaidim ashomo enkopis natii akeyie kisumu, nalo aikilikwanisho ajo ka opis eaplayieki passport tilo kerenket le kisumu, patumoki atayiolo, nalo ayiolou ajo kanyioo eyieuni naidim aawa, peyie atum anoto pasipot.

Ore oltung'ani pookin oinyototo tedekenya akwet, neyieu na keeta entoki nainyeyie enaa alarm esimu, ashu esaa. Napik enoshi saa nainyototo enaa kesatomon aare oshi inyototo, ashu sa tomon obo, nepik inasaa nainyototo, nepik eng'or esaa nabo eton eitu epuoi, peyie etumoki aijipankayu, nenya endaa, neishop inkilani, nerrerrena peetumoki naa akweta.

Ore entoki e dukuya naa keyiu naa ore iltung`anak tenebo tenkaji netoni iltung`anak ooning`uno, nenyorra, ne elewana amu inakata ake etumoki aatotoni. Ore enkae bae e are naa tenetoni iltung`anak tenkaji naa lazima pee iyiolou ajo, kainyioo eiba o likae naa kainyioo enyorr ele likae. Amu inakata naa idim atapaasha enkinyiala pe mintaruo olikae nimikintaruo sii ninye olikae. Neeku nejia eiko iltung`anak tenetoni te nkaji tesidai te seriani eitu einyiala neitu eikosana.

Inkilikuana olainy'iang'ani le esimu, inkilikuana tiaki kainyioo enyamali ena simu niyaki aliki ajoki ore esimu nikitimiraka nemesidai, niliki te emborron nimibuaki, ninkilikuan ajo kainyioo peekitimiraka esimu nemesidai. Paa ining' taa ewalata enye, tenikinyialaka enkutuk nitumoki taa naaji ayawa enkai roruata enaa aisitaaki. Niyiolou eninko pee irorie oltung'ani akiti itu ibuaki.

Kapik enkaji orpuya shumata, tenaa kenkaji orboroi amanya, naiteleki orpuya shumata. Ore paidip aiteleki orpuya napik irkujit. Ore paidip atipika irkujit, napik isoitok ashu apik inkorin aen naitash inkeek, aitaash aitaman enkaji, pakatumoki ta airinaaki irkirinen lenkaaji, peyie mitoki enkare atum ewueji neimu. Na tenema enkaji eboroi amanya, tenaa enkaji emabati, naing'uraa ajo kai inewueji neudo, pakainyototo ta aing'oru entoki naijo gam, napik enaduo aji ai pemitoki ao.

Ore enkiremore eepa naa kesidai amu, ore ilairemok naa kitumia irkeek enaa embolea aapik inkaitubulu enye pee ebulu aaitobiraki, nemeitokini aapik kulo keek looyietuo taata te teknolojia e taata laa kiidim nepej, ore irkulikai naa kiidim nepej inkaitubulu pee mebulu aaitobiraki neya ilairemok asara, neeku ina enkiremore ee apa esidai tene taata.

Kaiteru aosh intumoritin naipotu iltunganak kituaak ,intoiwuo ,irpayiani sapukin inki intasati sapukin ,tenebo orpayiani lorkijiji ,tenebo olaingwanani naipotu naliki ena siai nemeetae ee esiai e network, nainosaki dupoto e network nikinya entumo olaigwanani , ore peeidip olaingwanani atonyorai , nikilepie nikipuo aaliki olikae sapuk tolaingwanani, ore piidip oldiooi atonyorai , nikilepie aliki aliki mp le county ang, ore pee eyiolou mp le county nite neitoki alo ayiolou tenaa keya county e sirkali sapuk aa orgafanai elikini, tenaa kitatua ninye ina ina nyamali aa ninye ake openy . niaku nejia aiko tenayiolu tenaitobir esiai e network te nkopang.